Tich moramora ka ber to nyaka waher. Kendo tich maneno kae ni en tich maber ahinya kendo ahere gi chunya ahinya. En tich ka maneno ka vijende gi mine nyaka jodongo, giwuok oko kendo gidhi mondo mi gilos ndara moro mar mondo mi okonygi e gweng' gi. Kech ing'e ni ndeche, seche moko josiasa mwayiero ka gisebede kombego to loso ndeche tamo gi. Kendo gin gikawo mana pesa mag sirikal to gitimo godo dwachgi. Koro ndara nieki waneno ka ndara nieki ne rach, lakini en ndara manowinjore ni konyo jogweng', mondo otigo maber. Koro ji owuok oko kar rombgi mondo mi gidhi gikony, mondo gilos ndara nieki mondo okony e gik moko ma timore e gweng'. Nikech seche moko kategweng', liel nyalo wuok. To liel kowuok to nyaka geche dhi eliel, to wang'ayo ka rach, geche ok nyal chopo e liel maber. koro nyaka vijende wuog oko gi mine gi ji duto te, mondo mi gilos ndara maber mondo mi kata ka liel otimore, ji nyalo chopo e dala kuma liel otimore maber. Ma gikow ng'atgi ma gihero maber, ma ng'atno be winj maber gi e chunye, kuma oseninde gi kwe no. Koro tijni en tich maber ahinya, kendo ahere ahinya. Kendo jogweng'wa te, owinjo bedni giwuog oko mondo mi gilos yore gi. Ok ochuno ni nyaka girit josiasa ma gikete kombe, mondo mi otim negi tije go.

Maiyeki en tich maber ahinya kendo mondo omi ipuonj ng'ato, pogruok mantie e kind tije gi eki, nyaka in ibed gi ng'eyo moro kod lony moro ma ongirore ahinya mondo koro sami ipuonjo ng'ati, embe mondo omi obed kod winjo. Nyaka ibed ng'ama nosomo puonj no eko mar business e ndalogo mane in e high school nikech ka a wan gi gimiluongo ni savings account ka a en kuma kikane e pesa, to inyalo kano pesani bang' kinde moko basto bang' kindeno kikano pesani, pesani nyalo nywolore kendo inyalo gole lakini, fixed deposit account en akaont moro ma ka in gi pesani moro, to ikano pesani kanyo, for e kinde moko ma okoyieni golo pesani kata ka en iga achiel, to ikane kanyo to pesani ok ogol. yaani pesani nikanyo fixed ma ok igole ka ndalono pok ochopo, ok oyieni mar golo pesani kendo ka a onge ohala mora amora miyudo ko kotenore kodpesani mikane e akaont no. Kendo ka in gi savings account, to kiketo gimoro kanyo tinyalo yudo ohala moro matin kaluwore gi pesani miketo kanyo. lakini machielo ni en nyaka ndalo mar golo pesanino chopi, eka inyalo yudo, inyalo golo pesanino kendo one ohala mora amora miyude en okonyi mondo mi ikan pesani, ka idwa tiyo gi pesani bang' igni ariyo inyalo kano pesani to bang' igni ariyogo iyudo pesani mana kaka nikete no maonge nywolruok mora amora motimore ewi pesani no